Gima biro e pacha ka aneno gini en kuonde ma olosi maji nyalo ike wedegi kata osiepegi. Iyudo ni ji opogore opogore, nitiere jok madwaro ni mondo kaponi ng'atgi otho to ikele machiegni gi dala kata ikele dala to kaeto iike e dalagi kata e dalane kapo ni ne osego dala. To nitiere jok moko masamoro onge gi lowo moromo iyudo ni samoro gidak e plot kata gidak eute ji manyiso ni gionge kod lowo. Koro gibiro manyo kuonde ma piny owacho oloso mondo mi oike ji mondo giik jogi kuro. Gima chako biro e pacha en anyuola matho maonge wedegi, nikech iyudo ka kasamoro ng'ato otho to watne moro onge kata wedene onge kod nyalo mar ting'e matere dala mondo oike kaka owinjore to iyudo ni githoro rawo kuonde makamagi mondo giike wedegi kata obedo ni piny tek to gibiro temo ni giikogi maber mondo giyue gi kwe.